Yan imache ichop tuguchu ko netai iuni piasinik. Nebo aeng ii iwai piasik sigopit iiste palolenik. Nebo somok iun kora ak inde beek chependien ma. Ndema sapuriet negeinde beek ak piasinichuto che kakewai ak ibagach kasartab tagigosiek negit taman kole. Ye kagorurwo. Sutun yekagorurwo ak igelgel ak mwaita, imuch itesyi kutunguyot yon igele. Bagach kasartab takigosiek mut agisorogu ak inde meset asigopit kiam. Imuch iamnde chaik ii, mucheleg ii anan ngo kiagetugul negecham.

Tile minutik chekimine itondap emet en ortinwek chereteren che choton ko cheu netai ko kutik ak mionwokik chebo minutik che choton ko Chang missing en kosorwek ab assista anan ko ropta kotiyengee kasarta, en kasartab asistaa kotam kochang kutik soiti che choton kotile minutik AK en kasartab ropta Koraa konunsie minutik ko noton amunee asikotile minutik chekimine itondap emet. Age koraa ko yon koet ropta koloe minutik aK noton kotile minutik chekimine en oret neo missing, nebo somok kii ko maranet koibun ak koibe ngungunyek cheterteren en komoswek cheterteren Koraa ak kobuch kotoldoloik chekomii en imbaranoton ak koyai minutik chekimine matkobwa komie.

Chang ngomnotoshek chekiboishen en ribet ab beek netai ko kerib oinoshek ak olekinyorchi beek motkewirchi chabuuk. Bo komonut niton missing amun ngewirchi chabuuk oinoshek chekiboishen konyumyum konam bik kenyor mionwokik cheterteren chebunu yeet ab beek chekinyorchi oinoshek chuton, nebo oeng ko kemin ketik en olebo oinoshek asikoter oinoshek chuton ak korib Koraa, nebo somok kii ko kinde kerichek chabuuk chekiwirchi oinoshek asikobar murindo nemii chabuuk chuton Nii ak korib beek Koraa, nebo somok kii ko kinet beek ole imuche koripto beek en ortinwek cheterteren, nebo angwan Nii ko keboishen oret ab Kenya en temishet ak keribe kerichek chekiboishen en imbaret che choton kotot kowech beek ab oinoshek.

Chang ortinwek cheyoe kotutukinitun minutik en imbar, netai ko kutik ab mionwokik, kutik ab mionwokik koimuch koboki minutik en oret neterteren miten kutik cheome minutik aK tenderek chekakimin ak noton nii koyoe kotutukinitun minutik en imbaret. Miten mionwokik Koraa yon kakemin minutik konome minutik kii ak kobar minutik choton, nebo oengi ko itondap emet me noton kowolowolokse en aketukul nkoyaak kou niton ni anan kowoo asista missing anan ko woo ropta ko noton koyoe minutik alak motkorut tii ak kotutukinitun en imbaret. Nebo somok kii ko yon kemin tenderek chesomiss tenderek chesomiss sii ko rutu alak komorutu alak noton koyoe minutik kotutukinitun en imbaret, nebo angwan koyon mesib ngotutik ole yoche keminda tenderek noton nii koyon metuki nafas neyamat ko noton korepen gee omitwokik minutik kii ak en noton koyoe kotutukinitun en imbar.